Eng pikchaino kekere lakwa nekanam choto ko lokoek ab maniat kikure maniat eng kutit ab Nandi maniat Kobo komonut kot mising amun toreti eng ngalek ab kerichek boishe iche chepkerichinik ab kipkaa kochop kerichek ab kipkaa kora maniat ko omitwokik eng toritik boei toritik amun logoek koomei toritik akora mauwek chekwach kochuchuni toriti kii nekikuree nectar asikobae arek kwak kora keboe sekemik cheu sekemik konyikochuchuni kora mauwek kwak kora maniandani Kobo komonut kot mising amun kiboish asikechop choto ko katoldoleiwek ab kaa kiburuchi ak choto ko keturek sikechop katoldoleiwek chechoto komatindoi ngemutyet agetukul eng ngungunyek ako maimuch konamda mokonjwet chito noto amunee sikobo komonut kora maniandani maniat kora imuch ikol chito eng mpaka sikotoret ngalek ab beek sikoter beek chechang cheimuch koib mbaret kora akotoreti kora korip.

Yekibendi kecheng'e chito neimuch koyai boisiet nekialdoishe kit netai korong konyolu kobwa ichek koib kortosok kwak kit nerube noto koyoche keteben kele kiit ano eng somanenyin, tos kikoya kosit aketugul netinyeeke ak mung'aret ko kit non netai nerube notoi tos kikwai mung'aret en kenyisiek chetian amun yoche itebsen kenai kele kikwai mung'aret en tokwek chetia tos ingen tos ikuitos akopo mung'aret amun makoi isir iis chito nemoikuitos akopo mung'aret, nerube noto koyoche iteb ilee ii tinye kenyisiek chetia chichi tos mining neimuch kong'et inee koiwei biik amun kenyisiek kora kobokomonut chito nekokoet en kenyisiek komuito amun yebwa biik chealishe castomaek komii castomaek chechubee bich, komii castomaek chechokyin biik kongonyor chito nayatia mukuleldo koimuch kometo kasit akwo kora noto komoche chito nemuito amun yemuita chito koo tesetai boisiet koyokse eng oret nenyolunot, kora komoche inai ile eng somanenyin kou nee.

Boishoni ko kolset ab spinach boishoni komochei ichop imbarengung korok kotililit amun icheget komamochei imbaret neoo tumdo nekaichop imbarengung kotililit iyai ile yochei ichek kekol eng space nenyalunot nerubei noto koyekaikol koyochei icheng beek yemomitei ropta, komii ropta ichenge beek ityo ipis icheget nerupei noto yekakopitcho kakokoikitu icheng sokek anan icheng susweek iyochi mulching amun icheket yeinaam koropon ropta akotilil imbaret kowekchingei ngungunyek sokek ako manyolunot kowekchingei ngunginyek sokek, amun yewekchingei ngungunyek sokek kotou kopirieitu anan kosich mogonjwekshek ko yekainde susweek anan sokek kotoreti keyai kii nekikuree mulching ituch asikotililitu sinyoru spinach chetililen kora koyochei iboishee katoldoleiwek chebo kaa choto ko keturek irome keturek anan iram chebo ngokaik aityairongchinote kelyek inyoruu spinach chekororon kot mising chetuen akotebesen chengiip nyialde kooolei chitugul Ako mochei chito

Yu kekere sukuma choto chekakekol eng imbar boisoni Kobo komonut kot mising amun yu nguni kakenyoru rapishek amun yekialda sukuma kokaiyoru rapishek chetoretin eng komoswek chechang much ilipanchinee lagok school fees imuch iyae kii age much akot ialee neko much ial ngokaik much itestai ialee katoldoleiwek siyaee boishet ake kora yuto nguni kekere kele kakonyorchigei chito boishet amun chito nesemberii sukumee chuu chito nebitei sukumee chu koyochei kelipan inendet ko kakonyor chito boishet eng yuto kora yu kekere kora kele kakonyor chito amitwokik amuu sukuma ko omitwokik ako toreti chito konyor kii nekile vitamin toreti kora borto, ndaam chito vitamins chu kotoreti borto konyaa borto ako kora kekere kele yu kokakonyor kora ngokaik amitwok amun sokek ab sukuma cho kalolyo kebutchin ngokaikkora keboee tuga kiboee neko kiboe kora kiplengwok cheptugoshik ko kikere kele boei tukun chechang sukumek kora yelolyo kora sokek ab sukuma kotoreti ngunginyek

Boisioni nguno ne kigeere en yu koboru kole kimi kegole minutik nguni. Icheget choto ko keswek kegole en treishek. Nguni boisionito ni ole kinetito chito kokiit ne tai: komagat konai chito kole magat kotinye rabishek che kyolen traishek. Kit nerube noto ko magat kocheng' chichito ng'ung'unyek che kororon, ng'unyek che tongusen, ng'ung'unyek che tindo katoltolndeiywek en orit. Ng'ung'unyechu cheyome ge kegol choto ko keswech. Ne rube noton koyoche nguni nyokonyitat chito keringoik chuto chu, ago ye kagonyit konyokorutyinot ichek choto ko keswek, ak kityo korib kotutot tumdo non kotok kurut asimosire ge, asimorwochin tugul komoche koborjige kocheng' kotoltoleiwek asi kosir keswek che kagegol en yuton. Ak kityo kora komagat kinde keswechuton ole mi asista amun ichegte komoche asisat nenyolunot, moche kora konyor ole nyorundo koristo. Amun icheget komokinge koristo noton ko hewa asikobit kobityo icheget en ngoret noton ne kararan kora. Ak kityo komoche kerib kora ng'alekab kutik, moche komi kasarta ne kesuuti asikekirinda kutik.

Ingegeer pichaini, kegere kele mi matundek chekakitonaton, chebo aina mbalimbali en yuton ,yea aroo inguni matundechu abwat ale Chichi komuch komoche kochob juice chekiyee, chekikuuren Blended juice kora ingiroo koimuch Ile moche Chichi kosuus ine amitwogiik che kakochob, kora ko much kokakiroo pichaini, imuch kibwat kele inendet komoche koam ichek kounotok kotomo kiyoo, kora yuuh kokigere kele much kochobe tuguchu asikonyor ine rabisiek. Amun imuch korapan kounotok kotomo kiyoo konde bokisit ak yeityoo kosilen akosir kole chu ko tuguuk che kakiburuch chebo matundek akokuren kainenyin en yon, chekikuren Value addition en kuitab kiingeresa, koingochob chito kounotok koimuch koaldaa paketit nemingiin silingisiek karibu eliput agenge amun chome chumbeek tuguk chekokichooben ak kepaken ak kesir kainet nenotok neo kot missing, much kesir kele kikiyoen Nairobi, kongimwaan kounotok kokoisich rabisiek kotoretiin en tuguk chechang kot.

Yu kekere tukuk chechang chemile biik kot missing eng yu kikere wiyat notok chailing kotep uyon momii ki nenome ak nerube notok kora ikere kurung'ishek kouni kikekuren tierishek lakini makat kekuren kurkung'ishek ikere ile kokichop kakisalen rangisiek chemakerke kora ikere mauwek chekopyo en yundo, kora kekere keti nekotonon kakerkeit roisi ile kelyekab keldab moi kong'ony kong'onyot akora roisi ilen en yon ketichon kotonondos buch roisi ibwoti ilen kora kokipirchi kurkung'ishechoto kebirchi postinichoto kora angiro kora koroisi ilen chailini non komii mauwek orit ikere kora mauwechu kotemenen chichi akotem akot milebich akot ile chichi komotindoo akot panget neimuch kotemen mauwek, motindoo akot rotwet ana komakasit nokitilen mauwek mile biik kot missing angiro en yu kotepche uyon woo ropta kikere kora mauwek choto koloku eeh sokek cheterchin.

Aah boisioni olekioto en kokwenyun kit netai korong koyoche icheng mbaret korong amun ngo metinye mbaret kokomokiyai boisioni, yekaicheng mbaret ichengyike ketik, icheng kartasino noo takalkalit yekaicheng takalkalit icheng kora chito neingen akopo boisionito koyekainyoru tukchoto tugul kuni inyoitou ilumde itech koi ipiman inai ile ipe space netia akicheng kora poipusichu kikuren 'vaporated pipes' kiboisien icheket eeh kikochi beek mineiwek chekakikol eng mbar yekoichop kounitok nguni inyoicheng beek kinde ngweny akitia kekol kora mineiwek chutochu en mbar kuni kecheng kora chito netoreti kobis, chito netoreti kosemberi kotutoti timto nekakoto kobit en olemi minutichu aah noto kora koyoche kecheng chito neingen koburuch mbolea ana katoltoleiwek koburuch ak beek asikobwa tugul eng akenge koi folia en folia form ko yebwa kou noto nguni kotoreti kopitio minutichu eng 'haraka'.

Eng yu kekere lakwa agenge noto kochepto mi kosilei beek kosiljin ndoit no kibisen ngwek yu imuch kemwaa kele boishoni Kobo komonut kot mising akachome anee boishoni amun kiit netai ni kotechei borto amun imii iyoe mazoezi nguni nebo borto imii iyoichinii banyek ab borto kochulchigei komnyee nerubei noto kora ngiyai boishoni ko yeit let nguni mutai anan ko tuun keinyoru nguni kakoekekitu minutik chekakekol ko itou isikchigei nguni ropishek amun much nguni chichi kokolei ngwek eng nyoo akobisi ngwek ko tuun ndaalda ngwek konyorchingei ropishek ako kakosirgei boishet amun nguni ko manyumnyum kot kenyor boishet nekasirin serikali ko ye kasirgei chichi boishet ko kakonyor ropishek chetoretegei eng sobenyii koalchigei ngoroik, koalchi lagok amitwokik, kolipanchi lagok feesakotech kot agot koal akot artet koal teta akere anee Kobo komonut kot boishoni akachome anee amun toreti akotechei emet

Eng yu kekere lakwa noto ko chepto kakonam ketit akomii keringet ne kakebal yu koaroru kole boishet netesei tai eng yu kokolset ab ketik mi kokolei ichek ketik, kolset ab ketik eng kokwet Kobo komonut kot mising kit netai yekol chitugul ketiik kokakonyor hewa netoreti ichek kokon ropta ketik kopo maana amun konu ropta kora ketik kotoreti eng ngalek ab koristo ribei koristo manyikoiri koriik, ribei koristo mairii minutik chemii mbar kou bandek kou ndisinik kotoreti ketichu konam koristo kit age nerubei noto ketik kora ko rapishek yekeialde ketiik ko kakonyor chito ropishek imuch kora kepet ketichu akoek kwenik imuch kebet kora ketichu akechopee bakoinik ko choto keboishee kechop tukun cheu sofa set muuch kechop moingonik ab segemil much kechop moingonik ab tuga kocho kora ko kakonyorchigei chito rapishek ngeba kora kou noto sokek ab ketik ko katoldoleiwek ab kaa kiburuktoi ketrek, akeburuktoi orek

Ngiroo pikchait nii kekere kwesto nekakoruu yaroo boishonii abwatchi anee ole kiriptoi nego kerib negoo komaraisi kerip nego komochei komii olelekit ak tumdo neoo amun nego icheket koamee sokek kongomanyor sokek nego kokorom kot mising kobiyo anan inet ichopchi omitwokik sikoomei kityo engko ko kechob kora omitwokik ab neko komochei rapishek chechang mochei kora mbaret neoo nekinyorchin kora suswek anan ichopchigei omitwokik ngile kopial eng tuket komii Barak kot bei akoomei nego tukun chechang ko korom kot mising kora noto nego keng'utoi amun tindoi araryet age nekorom kot mising ngomeungei, ngomewal ngoroik ing'utoi kora nego amun kwesto kotindoi araryet nekorom lot mising yu kora ndakiker boishonii abwatchi ale mi ropishek kora yu yekaiyorchigei rapishek amun yekialda itinye ropishek chetoretin eng tugun chechang

Eng pikchaini kekere suswek chekakerat kikure hey suswechutuk suswechu konyolunot ketem suswechu kokatoi kosich mauwek amun mwoei piik chekisomanchi akobo ngalek ab kiyakik ole kiboitoi kiyakik kole kororon ketem suswechu yekatoi kitcho kosich mauwek koyoto kotindoi chumbik anan kikure minerals chekororon eng teta kotindoi nutrients chechang eng borto ab teta ko kororon keyai kounoto ako suswechu kerotei yo Mii asista makirotei yo roponi kitemei imuch keboishee tinget muuch ketemee kitcho mowait nokiboishe ko suswechu kerotei nekakerat keib keba nguni store kou nitoni anan kikure choker keib olemitei choker ipkekonor kounito yekakerat kounito kirotei keboishee tukun chekikure bales anan iboishe gredishek chokibo sota cho kibo keny yekaikonji orit kole irat yetyo keib koba choke kounito I kiibei choker nemii asista nemi lapkeiyet akonyoru asista asikotestai ichek komanunyo kotebi komyee kobuur komyee sikebae teta.

Yuu kekeree ketit anan matundiatab paipai, yaroo ketii konyonchon metit eeh, okeree olee koonyoru korok kii nekiome yekokobiyo moet korok komakitestaa, kora yu koonyoru eeh kii nekikuree vitamin, vitamin kotoretii bortab chito asikosob amuu ripeoni ichek olekinekakoyait eng borto, kora yuu ko karoo olee koonyoru rabishek amuu yekialda paipaiyandani koinyorchinikee rabishek amung yuu ng'unoo ng'ebaa chaakakimwaa kelee kokiib supermarket i yuu imuuch ialde akot akeng'e ak siling bokol oeng konginyorchikee bokol oeng iker ilee rabishek chechang chon kora imuch kobwa chumbek konyokoker kora korabishek, yuu kekeree kora kelee sokeekaab ketinii ko yekaketonaton akeburukto kotoldoiwek ab kaa choton ko ketureek kokoinyorchikee katoidoiwek kora, kora ketiik ab ketiton i aah yeyomnyo koinyorchiikee kwenik kora, yuu koraa imuuch koik kokweet koraa nekitebeen anan kimunyeen beet yon lolee asista, sobokomonuut kot misiing koraa, koraa ketii yeiroo kotoretii koteer ngalek ab koristo cheimuche kolul minutik alak ko.

Ngiro eng yu pikchaini kekeree chito nenoto kokolei minutikchi eng indoishek chekakinyit ngungunyek boishonii ole kinetitoi chito koyochei korok kocheng chito ndoishek anan ko chebirok chemuch keromchii ngungunyek makat kora kenet chito kole ngungunyek cheromei ko ngungunyek ngorcho makat kokakonai chito kole ngungunyechu ko wisis ako terter akokororon ngungunyechu komakat kotindoi katoldoleiwek makat kotindoi noto kit nekikuree pH neyamatkei netoreti kopitcho minutik chekakekol chichoto kora yochei kora chichi kinet kele ole nyorundoi beek makat kotindoi beek cheyamatkei amun yochei kepis kora tukuchuto yu komakat kenet chichi kora kelechi makat kinde ole nyoru asista amu makoi sop minutyet komanyorchigei asista amun asista ko kit nebo komonut kot mising ngomanyor asista kosokitos akotendenitu kot mising koekitu amun tyemei ichek kocheng asista kora yochei ketutchi tumdo amun ngomakitutchi tumdo koborchingei tugul kochenyei katoldoleiwek ko makimitu kot mising tukuchuto chu kora muuch imwachi chito kole korutorut ndoishek

Seriat korok ko miondo noto nekorom mising seriat kokokobar piik chechang eng emenyo anan ko emet komugul chito netindoi seriat komuch imwochi inee anan itoret inee ilechi yo kakikuyo kele seriandani kokatikotou imwochini inendet ilechi tinyei kerchek oko imuch isop amun yeimwocho chito kounito kosichei kamongunet anan konyoru kamong'unet eng sobenyii kokere kole taimuch asop kora imuch imwochi chichi ilechi koomis komyee akomatkokochigei ine kapwatutik amu kit neporei piik kora mising kokopwotutik ngopwat chito kole makoyasope anan ngopwat chito kole myoni komatinyie kerchek kotoi konyor kapwatutik chechang kopwat kot mising ipkotoi kosakit chito ipkopek chito akot imuch kome chito komait petushiek ko kit nepo komonut ko imwochi inee koistoekei kopwotutik amun choto chesikoporei chito kora ileini chichi koyai one mazoezi asikotestai kokimot one kokimikitu kowek.

Ngiro eng' pichait ni, kekere chu ko ngwek. Ngwek chu, kekure riwek. um Bo maana kot ngwek chu missing, amu chu ko ngwekab kienyeji, ngwekab kipkaa. Ngwekab kipkaa kotoreti eng' tugun chechang'. Toreti konyaa myanwogik, toreti kora kochop chito kotililit, toreti kora um bortob chito. Toreti ngositab chito kora kwachike kwo lain. um Kora, ngwek chu, imuch kebae kiyagik. Ko ngebae kiyagik, konertos, akoegitu haraka. Kora, um ngwek chu, inyoru chito rabisiek, amu chome biik kot missing, biik kikemwochi angot eng' sipitali, kelenji oba boam ngwekab kipkaa. Ko yu, kwale biik kot missing angot chumbek kochame kora ngwekab kipkaa. Yu, ngialde, inyoru rabisiek chechang'. Yu kora kotoreti eng' kokwet koet kokwet. Toreti kora chi age tugul, kwachikei boisiet nyi. Toreti kora nguni keisto ngalekab chornanet, amu yegol chitugul ngwek chu, ko kekere is kele nyoru chitugul rabisiek. Ago kakwai chitugul kwachike boisiet, anan kwal amitwogik alak che makchinkei. Yu kenyoru kora vitamin che toreti.

ingiroo pichait ni kegere tuguun che chaang en yuu, mii biik nguni che tonondos icheget ingebaa chambo imaan kegere kele bichuu konetisyee ago mii biik che kertoi che kinetii tuguuk chaang mii tuguuk chekitaam kebaisheen en keeny mi tuguuk en yoon chee uu sotet, komii kora pchabonik komii kora ptyngiit mii kora plaskisiek , mii kumiat kora en yuun kigere beek nguni yuu kotesetai kinetii biik anan ko lagook chema kongen tuguuk ab keeny che uu akoot sotonik ab keeny ,ole kikichaptoi sotonik mii kora sotonik mii sotonik ab mestoweek , mii sotonik ab tibiik ii anan cheplagook komii chebo boisiek komii cheboo gogo komii nebo mama ko choon ko sotonik che teerjin mii kora ngalek ab jakoni ole kikichaptoi , ole kikitantoi igere kora ketieme kemachin kelechin kimii kiy ne uu ni kimwachi kora kelenjiin kimii kumiat ii eng yoon kegerre kele tuguuk ab boisiek kimii kora chebo chepyosok ,ketyeme kinete biik che makongeen agobo tuguuk chotoon kiboo keeny kii tuguuk ab boisiek kikipcheptaa ano chepyosok kikikornorta ano.

Tumwek ab kipkaa eng kokwenyuu ko kikeyai koek kit nebo komonut kot mising eng kokwenyuu komakinyoru lakwa nekilen kawo tumdo ab kanisa ana tumdo ab sipitali kikocham piik tumwek ab kipkaa tumwek ab kipkaa eng olinyoo oli ko sikotetei anan kobangan betut kotokomapema michei chito konai kole tinyei bandek Kuniok chetcha ngen kole mi maiyek chekeriachei mi kora tukuk cheu ngoroik anan ko muiywek nekiboishe eng yundo kora komochei piik cheribei lakok ko kiboe lakok kechoboi tumdo ab kipkaa loek kiit nebo komonut kot mising ngwo lakwet tumdo ab kipkaa kekerei kele kakoek muren kosir tumdo ab kipkanisa tumdo ab kipkaa kekerei kele yundo nguni komongu chito neu taa nemanyokor mongu murenet nekim mongu chito nemuch keyokto luket mongu chito nemuch kotwekche lakwet ab kapchii ko noto ole keyoitoi tumdo ab kipkaa eng kokwenyuu kiyoe noto akekonyiri chito nekawo tumdo ab kipkaa kot mising.

Ingemwa ng'alekab e-banking koboo komonut kot missing, amun kikoyai kilakitu konyumnyumit kot missing koik roisi nemokiimegei, imi ole imi inemu rabisiekuk, imi oleimi imuch ilipan rabisiekuk, ako kikoyai kiagetugul en Kenya koik roosi inguni betusiechu. Amun moiwendi olemi benkit asinemu rabisiek anan itoktee rabisiek, inimi ole mii, okot ndomomi benkit boraa itinye network ibooishien inemu rabisiekuk. Ko nitok komo komonut kot missing, amun agere ale kikoyaii kit agetugul koik Roisin iliponi tuguuk akot ndomi chito olemii koliponi kit akot ndeimii kou Nairobi. Imuch ilipan kit nemi Elderly anan inimii okot Elderet koimuch ilipan kit nemi Kisumu, ko e-banking kikwai konyumnyumit kot kasiit ab lainda ngamun e-banking kokoisto ng'alekab kemin lainda, ndiwe benkit kolasima ipangan lainda, kigere kele kikotoret kora asimanai chito kole netesetai amun iniwe benkit komuch kogerii Ake icheru rabisiek asikosibin Ake inyonkobiriin ,lakini en e-banking komonoe chi kole itinye rabisiek, iwendi kityok rabisiek ak ilipan.